Mabengi maingĩ magĩrĩirwo kũheana ũteithio kwĩ itũra nĩũndũ wa mbere, nĩtũgeraraga mathĩna maingi ta kwaga bithi cia kũrĩhĩra arutwo me thukuru, na nginya kwaga mbia cia kwanjĩrĩria mbiacara, rĩu bengi nĩyũkaga gatagatĩ na ĩgatũkombithia mbia, nĩgetha maũndũ maitũ magakinyanĩra.

ĩĩ ũndũ ũyũ nĩ wĩkagwo rũrĩrĩ-inĩ rwakwa na wa mbere no nginya ũkorwo wĩgwatĩire mũgũnda. Na nyingĩ mũgũnda ũcio no nginya ũkorwo nĩ ũrĩmĩtwo. Na nyingĩ no nginya ũkorwo na mbegũ ciaku cia kũhanda. Ũgĩkinya nĩ kũhanda ũgatema marima matarĩ manene kana ona mariku. Ũgaikia mbegũ ciaku ĩmwe kana igĩrĩ o irima na ũkahumbĩra na mũthanga kana ona tĩĩri. Ũrĩũkaga ũgacitĩrĩria maĩ rũci-inĩ na hwai-inĩ o mũthenya o ũguo irakũra. Ũgaciroraga ũkĩeheragia mĩmera ĩtarĩ ya bata.

Kĩrĩa ndĩreciria ndona ũndũ ũyũ nĩ atĩ, handũ haha nĩ handũ mũtĩtũ-inĩ, na mũndũrume ũyũ nĩaronekana nĩ arĩithagia nyamũ cia mũciĩ ta mbũri, na mbũri ici kũringana na niĩ nĩironekana nĩ noru tondũ nĩiraheo irio cia bata na nginya cia gũthondeka mwĩrĩ wacio.

ĩĩ no ndarĩrie nĩkĩĩ kĩrathiĩ na mbere haha. Nĩ ũndũ, handũ haha, nĩ mũgũnda-inĩ, na nĩ kũhandĩtwo kahũa. Na ningĩ, kwĩna andũ atano haha, mararora camera kuonania nĩ mbica marahũrwo, kana nĩngĩ, maronania kahũa ciao ũguo inenehete na ũguo iciarĩte.